Kũringana na ũríĩ ndĩrona ũndũ ũyũ rĩ, nĩ kamwanakanini na ke mũgũnda na nĩ gekĩtĩte ngamumbuti, rĩu rĩ, niĩ ndĩ mwanake, ndĩ kamwana kanini rĩ, nĩ ndathiĩte mũgũnda twĩ na mami witũ, rejke njuge nĩ ndagũire na ngĩgũthũo ũthiũ mũno, na ngĩgĩa kĩronda tondũ nĩ ndategirwo nĩ ndoro ngĩgũĩra nyeni cia mami witu, na nĩ arakarĩte mũno, no mũico mũico akĩndwara thibitarĩ, na ngĩtungatĩrwo. No nĩ makaga mũno rĩríĩ ndona twana tũnini twĩgũthiĩ mũgũnda.

Reke njuge mbica ĩno nĩ mbica ĩna magigi maingĩ mũno, ndamĩona nĩ ndĩragirĩka ngoro tondũ ndirahota kũmenya nĩkĩ. Hihi no ũkore ndĩrecirĩria nĩ mbukũ ĩinamanĩtio, tũrakora tũkĩona ciĩga ciayo cia thiri, na ĩroneka mbũkũ ĩno nĩ ndwaru, no tondũ ndikĩrĩ ndagĩtarĩ wa nyamũ rĩ, ndingĩhota kũmenya nĩ mũrimũ ũrĩkũ mbũkũ ĩno ĩragerera. No ĩkorwo ĩkĩgerera ruo rwĩngĩ mũno mũno na ĩkorwo ĩkĩgirĩka maica-inĩ mayo.

Nĩ ndĩrahota kuona nyanya mbica-inĩ ĩno, na nyanya ici nĩ nyanya inya, no ũrĩa ndĩrona rĩ, nyanya ici citikũrĩte wega, tondũ nĩ cia ngirini, tondũ nyanya cia kũra wega nĩ cicokaga cikerũha, cierũha cigatuĩka ia rendi. Rĩu nyanya ici cia rendi rĩ, mũndũ nĩ ahũthĩraga rĩrĩa arakĩruga kũrĩa ũguo riko, mũndũ nĩakarangaga nacio tondũ ndũngĩkaranga irio ũtarĩ nyanya. Hihi angĩ nĩ macithĩaga no no nginya ũkarange irio na nyanya nĩ getha cituĩke cia gũcama wega.

Mũndũ ũyũ aroneka nĩ kũhuhĩra rahuhĩra, nĩ ekĩrĩte mbombo ya maĩ mũgongo-inĩ wake, arahuhĩra mĩmera ĩríĩ ĩhandĩtwo, mĩmera ĩno no ĩkorwo ĩ nyanya kana hihi nyeni, ndũngĩhota kũmenya nĩkĩ, tondũ no mĩnini. Rĩu rĩ ũrĩa ingĩtomithia mũndũ rĩ, ingĩmũtwara mũgũnda, ndĩmũharũkie mbombo, ndĩmuonie ũrĩa ĩrutaga wĩra, ũrĩa mũndũ ahuhagĩra, tũmĩkĩrĩte ndawa nĩ getha tũhuhĩre mĩmera, hihi okorwo nĩ mĩrimũ ĩragitĩrwo mĩmera-inĩ ĩno.

Niĩ ndarora kĩndũ gĩkĩ rĩ, ndĩrona kĩhana ngano, ngano ĩtarĩ ngũrũ wega, rĩu maita maingĩ rĩ, ngano ĩno rĩ, nĩ gũthĩyo ĩthĩyagwo kũrĩa ũguo ithĩi-inĩ, yatuĩka gũthĩyo rĩ nĩ ĩtuĩkaga mũtũ, ũrĩa andũ mahũthagĩra maũndũ maingĩ namo, ũmwe wa maũndũ maríĩ andũ mekaga na ngo nĩ kũruga cabaci, kwĩna marugaga keki, angĩ mĩgate, mĩgate ĩno nĩ yendagio matuka-inĩ, ĩngĩ ĩkarĩo maũhiki-inĩ na andũ makarĩa mĩciĩ-inĩ yao mĩgate ĩno.

Mũndũ ũyũ-rĩ nĩanyitĩte mbembe, mbembe ĩno guoko-inĩ gwake-rĩ reke njuge niĩ ndimĩendete. Nyendete mbembe ĩrĩa ĩngĩ ya kĩmerera, tondũ mbembe iyo ya kĩmerera mũtu waguo rĩ ũkoragwo wĩ mwega nĩ ũrugaga ngima wega mũndũ akahota kurĩa na akahota kũhũna. No mbembe ĩno ĩngĩ ĩ mbica-inĩ ĩno rĩ niĩ ndĩngenagia, tondũ nginya mũtu wayo ndũkoragwo wĩ mwega ndũngĩhota kũruga gĩtheri naguo, warĩa mũndũ ndahũnaga. Koguo-rĩ niĩ ngenderera mbembe ĩrĩa ya kĩmerera tondũ nĩyo njega gũkĩra ĩno ĩrĩ mbica-inĩ ĩno.

Mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ndĩrona mwanake, mwanake ũyũ nĩ ekĩrĩte gabuti gake, ona ho no ekĩrĩte ngũbia kĩongo-inĩ gĩake, mwanake ũyũ nĩ anyitĩte mũtũngi íĩaĩ ĩrengetwo maita merĩ na nuthu, no gũkorwo nĩ kamũtũngi karĩa kanini, na hĩndĩ ĩyo rĩ, ĩigĩrĩirwo mbaũ-inĩ. Mwanake ũyũ nĩ aikĩtie guoko ngwake na akaruta kĩndũ gĩ thĩiniĩ wa mũtũngi ũyũ, hihi no ũkorwo nĩ tĩri, kana nĩ irio cia ngũkũ, ndĩngĩhota kũmenya nĩkĩĩ, tondũ ndingĩhota kuona ndĩ haha nĩkĩĩ gĩ thĩiniĩ wa tũmĩtũngi tũu.

Mbica-inĩ ĩno hena mũirĩtu, mũirĩtu ũyũ nĩ ekĩrĩte maindoindo na agatĩnĩka thĩ mũgũnda-inĩ, guoko-inĩ gwake, nĩ abyitĩte kĩndũ kĩríĩ kĩroneka nĩ gĩtũngũrũ. Hihi no gũkorwo ahandĩte mũgũnda-inĩ ũcio, na nĩ kũgetha maragetha. Itũngũrũ ici rĩ, nĩ kũhandwo cihandagwo na andũ makahota gũkorwo makĩgetha, citũmĩkaga rĩrĩa mũndũ araruga irio ciake. Na no ithondekaga kĩndũ ta gacumbari, nĩ ũhũthĩraga itũndũrũ ici ũgĩkaranga irio, nyama, ndũngĩaga kũhũthĩra gĩtũngũrũ nĩ getha irio ciaku cigĩe cama mwega.

Ũndũ ũyũ rĩ, ũroneka gũkorwo nĩ ũrĩmi, hena mũthuri ũrũgamĩte mũgũnda-inĩ, hihi no gũkorwo nĩ mũgũnda wake kana no akorwo nĩ ndagĩtarĩ ũrarora mĩmera ũrĩa ĩrathiĩ na mbere. Niĩ no nyende mũno gwĩka ũrĩmi tondũ ũrĩmi nĩ ũteithagĩrĩria andũ kuona irio, arĩa angĩ mararĩma mĩgũnda mĩnene nĩ mahotaaga kuona mbeca mendia irio ici, na hihi no ngenerere ona ingĩkorwo ngĩrĩmĩra andũ, ngĩhe andũ irio , naho ngĩthondeka mbeca kũringana na ũrĩmi wakwa.

Mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ndĩrona mbombo, ona ho nĩ ndĩrona mbombo ĩno rĩ nĩ mbombo ĩrĩa ya maĩ, no ndĩrona mbandũ kwĩna ndawa hau, hena mĩmera, mĩmera ĩno ĩhana gũkorwo nĩ nyanya. Rĩu rĩ, mbombo ĩno rĩ, na ndawa ĩno rĩ, citukanagio na maĩ cigekĩrwo mbombo-inĩ nĩ getha mũndũ akahota gwĩkĩra mbombo ĩno mũgongo-inĩ wake, akĩhũraga mĩmera ĩno ndawa. Ndawa ĩno rĩ no ĩkorwo ĩgĩteithĩrĩria hihi mĩmera ĩciare wega, kana ĩkĩruta mĩrimũ kana ĩkĩingata tũtambi tũrĩa tũtambaga mĩmera ĩno ya nyanya.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ rĩ, reke niĩ njuge nĩ ngenaga mũno tondũ hihi no ngore ndiuma onakĩ ndiuma na mbeca, ndacoka ndarora thimũ-inĩ yakwa rĩ ngona hena mũndũ wanjikĩria kanyamũ, ĩni mbeca. Okorwo nĩ thirĩ ekũrĩhaga, okorwo nĩ ngũmwĩrĩte ndirĩ kĩndũ. Hihi mũciari nĩ eciria atĩ rĩrĩ haha ndĩna mwana wakwa na nĩ mũrutwo ĩ rke ndĩmũikĩrie kanyamũ, na agagĩtuĩka nĩ wakũnjikĩria kĩndũ, na niĩ no ngakena mũno tondũ no ngĩhote kũgũra irio, nguo, thiĩ handũ ngwendaga gũthiĩ. Kuũguo nĩ ngenaga mũno na ngacokia ngatho.

Ũndũ ũyũ wĩ haha rĩ, nĩ ũrĩmi wa mahiũ. Nĩgetha ũhote gwĩka ũrĩmi ũyũ rĩ, ũbataraga mahiũ, mahiũ nĩmo ma bata tondũ ndũngĩgĩka ũrĩmi wa mahiũ ũtarĩ na mahiũ. Haha nĩ woneka nĩ mbũri, na mbũrĩ ici we cironeka nĩ ndungate wega na nĩ hũnu na nĩ nyoroku. Rĩu ũrabatara mahiũ maya na harĩa cirĩkomaga. ĩnĩ tondũ ndũngĩciũka ũcianĩke o ũguo. Ũgaciakira kĩndũ ta kiugũ. Arabu rĩu nĩ ũgũbatara nginya irio, aruti a wĩra, tondũ mbũri ici rĩ, nĩwona no nginya cirĩkĩona kĩndũ gĩa kũrĩa na andũ a gũcitungata. Na no cigũteithie tondũ no cikũrehere maumithio ta ma mbeca rĩrĩa watuĩka wa gũciendia, kwanja rĩrĩa kwĩna thigũkũ.

Gaka rĩ nĩ karatathi karíĩ ka mbeca. Maita maingĩ kaheanagwo mũndũ agatwara bengi ũkaheo mbeca iria ciandĩkĩtwo hau. Rĩu niĩ rĩ, ndanakahũthĩra maita maingĩ mũno tondũ ngĩrĩ mũrutwo kũríĩ ũguo cukuru-inĩ, rĩu ndahota kũrĩha marĩhi ma thukuru rĩ, nĩ nyandĩkagĩrwo ceki ngahota gũtwara bengi kana ngatwara cukuru, ngonania marĩhi nĩ ndeka na marĩhi macio rĩ, makarutwo marĩhi-inĩ makwa. Rĩu rĩ nĩ hotaga gũtwara mbeca, na ĩgateithia mũndũ akĩruta mawĩra make, to nginya ũtinde ũgĩkua mbeca mũhuko.

Kĩndũ gĩkĩ kĩ mbica-inĩ ĩno-rĩ nĩ mbeca, na mbeca ici-rĩ nĩ noti ĩrĩa twĩtaga ya igana rĩmwe, na nĩyathondekirwo ĩkĩrutwo mbica ya Jomo Kenyatta, ũrĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa Kenya, ĩgĩkĩrwo mbica ya nyũmba ya mĩcemanio, ĩrĩa ĩtagwo KICC. Rĩu-rĩ, niĩ no nyende kuona tekinoronjĩ ĩgĩteithia nyanake nini gũthondeka mbeca, harĩa to nginya mabatare gũkorwo makĩruta wĩra wa moko, no maingĩre thimũ-inĩ ciao na matuĩke a gũthondeka mbeca ici.

Kĩndũ gĩkĩ rĩ nĩ noti ya ngiri, nĩyo noti ĩrĩa nene mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Noti ĩno rĩ nĩ ĩteithagia mũndũ rĩrĩa athie kũgũra indo ta matulka-inĩ kana hihi wathiĩ bengi waruta mbeca, ũheagwo ciĩ noti-inĩ cia ngiri. Mbeca ici cihũthĩkaga mũno mambura-inĩ ma kiricimaci, rĩrĩa andũ mararuta mbeca magĩthiaga kwao mĩciĩ-inĩ makĩheaga andũ mbeca, makĩmagũragĩra indo ta irio, mĩcere, cukari, na gĩgatũma andũ matuĩke a gũkena mũno.

Ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona hena atumia mainamĩrĩire, manyitĩte ngũnia na moko mao. Me kĩara-inĩ kĩa gĩko, na nĩ gĩko marongania. No ũkore marongania gĩko kíĩíĩ gĩtetwo kuma mnyũmbai-inĩ ma andũ. No makorwo marongania maratathi na macuba marĩa matetwo, tondũ manyamũ maya rĩ, matibuthaga na nĩ mathũkagia tĩri, gũgatuĩka gũtingĩ handwo ona kĩ, mĩmera ndĩngĩkũra, na hĩndĩ ĩyo no marehaga mĩrimũ rĩrĩa andũ matuĩka nĩ makũhutania na indo icio.

Ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona andũ erĩ, o mũndũ anyitĩte thimũ yake. Ndarora wega rĩ, kũroneka nĩ mbeca maratũmanĩra, tondũ thimũ ĩmwe rĩ, nĩ ĩronania ĩna mbia. Na thimũ ĩyo ĩngĩ nĩ ĩronania hena mbia arĩha, hau rĩ, hena ibuku na hena tũindo. Ũtũmanĩri wa mbia rĩ gũtũmĩra thimũ rĩ, nĩ ũteithĩtie mũno bũrũri, tondũ rĩu andũ matitindaga magĩkua mbeca mũhuko, nginya rĩu ũici nĩ ũgũwagũĩte, andũ matiraborwo ũrĩa maboragwo tene.

Ndarora mbica ĩno-rĩ, nĩndĩrona hena kamacini. Kamacini gaka-rĩ, nĩko getagwo kamacini ga kũruta mbeca. Mũndũ athiaga agekĩra gakandi gake hau, gakandi karĩa wĩkĩrĩte mbeca. Hihi no wĩkĩre gakandi gaka mbeca ũgĩtũmĩra thimũ, na no ũthiĩ bengi, nĩgateithagia andũ to nginya ũtinde ũgĩthiĩ bengi kũruta mbeca, ũthiaga o kamacini-inĩ gaka, ũkaharũkia kandi yaku, ũgekĩra pini ya kandi yaku na ũgacoka gwĩkĩra mbia iria ũraruta na ũkauma hau na mbia icio.

Mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ndĩrona thimũ na nĩ ndĩrona mbeca. Mbeca ĩno rĩ nĩ ya noti ĩrĩa ya ngiri, ndarora mbica ĩno wega rĩ, kíĩíĩ kĩroka meciria-inĩ wakwa nĩ mũtambo wa gũtũma mbeca wa M-pesa ũríĩ ũkoragwo thimũ-inĩ cia andũ ũrĩa ũthondeketwo nĩ Safaricom. Mũtambo ũyũ ũteithagia andũ gũtũma mbeca kũringana na namba ciao cia thimũ, na nĩ ũteithagia andũ mũno tondũ to nginya ũtinde ũkuĩte mbeca mĩhuko, no ũtũmĩre nginya mũndũ wĩ kũraihu mbia ici na acione na ahũthĩre arĩ onakũu, gũtarĩ bata wa kũmũhe mbia ici na moko maku .

Ndarora ũndũ ũyũ rĩ, nĩ ndĩrona nĩ itũngũrũ cihandĩtwo. Nĩgetha wambie wĩra wa kũhanda itũngũrũ rĩ, kĩndũ kĩa mbere ũrabatara rĩ nĩ mũgũnda tondũ no nginya ũgĩe kũndũ gwa kũhanda itũngũrũ ici wona mũgũnda-ri kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ũrabatara rĩ, nĩ mĩmera ya itũngũrũ ici nĩgetha ũkĩone kĩrĩa ũkũhanda, wona mĩmera ĩno rĩ, kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ maĩ kana mbura nĩgetha itũngũrũ ciaku cihote kũmera no wongerere indo ta fertilizer indo ta ndawa cia kũhũra nĩgetha weherie tũtambi na no nginya ũkorwo na andũ a kũruta wĩra mĩgũnda-inĩ ĩno.

Ndarora rĩ ndĩrona hena andũ me kĩũngano-inĩ maikarĩte ta me mũcemanio-inĩ. Andũ aya rĩ, othe mena tũbuku, athuri na atumia, na nĩ marathikĩrĩria kĩrĩa marerwo nĩ mũthuri, ũrĩa ũnyitĩte kĩndũ kĩhana mwatũ. Rĩu rĩ, thikũ ici rĩ, andũ matiũnganaga mĩcemanio-inĩ, amu andũ macemanagia mĩtambo-inĩ ya tekinoronjĩ makagĩa mĩcemani kũu, to nginya mũthiĩ handũ, mwĩtware, mũthikĩrĩrie, no woe kĩndũ ta thimũ yaku na wũingĩre ũthikĩrĩrie kĩrĩa andũ marerwo, to nginya andũ macemanie ciũngano-inĩ marĩ oika.

Ndona ũndũ ũyũ rĩ, ndĩraririkana ũrĩa thiaga kũruta mbeca thimũ-inĩ, hihi ndũmĩirwo nĩ mũndũ kuma kũraihu na nĩ ndĩracibatara ciĩ mbeca baribari, rĩu mbia ciĩ thimũ-inĩ rĩ, thiaga he ĩnjenti wa mũtambo wa thimũ wa M-pesa ũrĩa wathondekirwo nĩ Safaricom, ngathiĩ hau ngamwĩra ndĩrenda kũruta mbia, tuge okorwo nĩ ngiri ndĩrabatara, ngamwĩra ndĩrenda kũruta ngiri, akanjĩra ndute, na ndaruta akanengera mbia icio na ngahota gũcihũthĩra ciĩ mbeca baribari, ũguo nĩ mũtambo ũtũteithĩtie mũno, nginya gwakinya nĩ ũkui wa mbeca.

Ndarora wega mbica ĩno rĩ, ndĩrona thimũ igĩrĩ na moko merĩ, thimũ ĩmwe rĩ, ĩroneka ĩna mbeca nyingĩ, gũkĩra thimũ ĩríĩ ingĩ, na kwĩna mbeca ciĩ rĩera igũrũ, rĩu ndarora ngona atĩ rĩrĩ, mbica ĩno ĩronania ũrĩa mbia ciumaga thimũ-inĩ ĩmwe, cigathiĩ thimũ íĩĩa ĩngĩ. Bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya rĩ, tũhũthĩraga kambuni ya Safaricom ĩrĩa ĩthondekete mũtambo wa M-pesa, nĩyo tũhũthĩraga gũtũmba mbia kuma thimũ ĩmwe gũthiĩ thimũ ĩrĩa ĩngĩ, tũtegũtũmĩra mbeca baribari.

Ndarora mbica ĩno rĩ, nĩ ndĩrona andũ, hena arũme, na hena mũtumia ũmwe. Hena arĩa marũgamĩte, na mũndũ ũmwe wũikarĩte thĩ. Mũndũ ũyũ wũikrĩte thĩ rĩ, nĩwe mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, etagũo ndagĩtarĩ William Ruto, oho rĩ, hena mũnini wake, ũrĩa wĩtagwo Kithure Kindiki. Andũ aya rĩ, maroneka makĩríora mũtambo wao wa Kombiuta, maikaire thĩ na nĩ maroneka makenete. Oho rĩ, hena ũríĩ warĩ cipika wa mbnge etagwo Justine Mũturi, no rĩu e mwena wa mũng'ethanĩro.

Ndona ũndũ ũyũ rĩ, nĩ ndĩrona atumia me mbica-inĩ ĩno, hena mũtumia ũmwe ũrarora ibuku akĩandĩkaga, na hena atumia angĩ meyohete irembe mũtwe nĩ kũrora mararora metereire, ndarora meciria-inĩ makwa rĩ, ngona atumia aya rĩ nĩ mbeca mathiĩ kũruta harĩa ũguo matũmĩirwo ciĩ thimũ-inĩ, tondũ nĩ kũroneka manyitĩte kinya ibandĩ ciao. Ũguo marenda kũruta thimũ cituĩke baribari, macirute thimũ-inĩ, ciume mũtambo wa Safaricom wa M-pesa, makorwo nacio ciĩ baribari.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrona ndigi, ndigi nyingĩ mũno ciĩrigicũkanĩirie igũrũ wa mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, na ndigi ici rĩ, no cikorwo cikĩgĩrĩrĩria mũmera ũyũ gũkũra wega, ĩ tondũ ciohwo ũguo rĩ, mũmera ũyũ wohereirwo rĩ, no ũremwo kũneneha, no ũremwo gũciara matunda, ũremwo kũruta mahũa, ũremwo gũkinyĩrwo nĩ riũa, na waaga gũkinyĩrwo nĩ riũa ndũngĩkũra wega na mũmera ũyũ nĩ ũthũkagĩria mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, koguo ũngĩkorwo mũgũnda rĩ, no ũthũkie mĩmera yaku na wage nginya irio cia kũrĩa ũrĩmĩte.

Ndarora rĩ, ndĩrona hena karatathi, tũratathi tũtũ rĩ, twna tũnyamũ tũhana maĩ, tũitĩkĩte, maita maingĩ rĩ, ndĩtuonaga rĩrĩa ngũgũra kĩndũ kĩerũ hihi ta kĩratũ kana nguo ngakora tũikĩtio hau thĩiniĩ, ngĩigua rĩ, tũkoragwo twĩ twa kũgirĩrĩria mũnungo, korwo ũkĩigĩte kĩratũ gĩaku nĩkĩo tũkoragwo tũikĩtio hau thĩiniĩ na mũndũ ndabataire kũrĩa tũnyamu tũu tondũ no athũkĩrwo nĩ mwĩrĩ wake, tondũ ti tũnyamũ twega thũinĩ wa mwĩrĩ, tũbatiĩ gũikara o kĩratũ-inĩ kana nguo-inĩ yagũrwo ĩ njerũ.

Nĩ ndĩrona hena mbembe na mbembe ici nĩ nyũmũ. Mbembe ici r,ĩ cihandĩtwo na raini na thĩĩ wa mbembe icio rĩ kwĩna mboco hande, mboco ici cironeka ti ngũrũ, rĩurĩ ũndũ ũyũ rĩ nĩũhotete gũteithia arĩmi gũkorwo na irio mũgũnda hĩndĩ ya mbura nini na mbura nene to nĩwona rĩu rĩ, mbembe nĩciũmire, mũndũ akahanda mboco akĩrĩkia gũtwa mabebe rĩ. mbembe iria cigakorwo ciakũra akahota kũgetha mboco icio koguo agakorwo agetha mboco maita merĩ na mbembe handu hamwe.

Ndarora rĩ, nĩ ndĩrona ng'ombe na ng'ombe ici nĩ nyingĩ mũno. Hihi no gũkorwo nĩ mũndũ ũraruta ũrĩmi, ũrĩmi ũrĩa wa ng'ombe, na ici ti ng'ombe iria twĩtaga cia iria, ici nĩ ng'ombe cia nyama, tondũ cironeka nĩ ndume ciothe. Ng'ombe ici cironeka cikĩrĩa mũharatĩ-inĩ, tondũ cibangĩte raini, nĩ kũrĩa cirarĩa, hena ingĩ ciĩ thutha, hihi no cikorwo ciĩ hũnu no iria nyingĩ nĩ iria ciĩ mũharatĩ-inĩ cirarĩa irio, koguo nĩ mũndũ ũcigĩte handũ, hihi agaciendie kana agathinja cigatuĩka cia kwendio ciĩ ta nyama.

Haha haronekana hena matunda na matunda maya rĩ, makũrĩte mũti igũrũ, Matunda maya-rĩ nĩ ndĩmonaga maita maingĩ thoko-inĩ rirĩa mũno kwĩna heho nĩrĩo mokaga thoko-inĩ nĩrĩo magethagwo makoneka makendio, na matunda maya nimakoragwo me mathaka mũno wamatarũra thĩĩnIĩ-rĩ matunda maya nĩ wonaga mena mbegũ nyũmũ ĩho no mũndũ ndahotaga kũmeria mbegũ, mbegũ nĩgũtwa ũtuaga, ũkahota kũria itunda rĩrĩ no gũthambia ũthambagia ona ngothi ndĩkoragwo na thĩna.

Gaka nĩ kahũa kahandĩtwo na raini na ũria kahandĩtwo nĩ kũhandĩtwo nginya mĩtĩ kahũa gaka karoneka ti gakũrũ tondũ hatirĩ na tũtunda na hatirĩ tũtunda twa ngirini tũtarĩ tũkũrũ kana twa rendi rĩrĩa twakũra ,rĩu ũrĩa ingĩthomithia mũndũ rĩ ingĩmũoya ndĩmũtware mũgũnda twenje marima tũhande kahũa gaka nĩgetha gakũre tũgaitĩrĩrie maĩ tondũ kahũa nĩkendaga maĩ maingĩ na nĩkendaga nginya rĩera rĩhehu kwoguo ingĩtwara mũndũ mũgũnda tũhande tũrĩmĩre tũĩkĩre fertilizer nginya thumu nĩgetha kahũa gaka gatuĩke nĩgagũkũra.

Nĩ ndĩrona hena mũthuri na mũthuri ũyũ rĩ, e barabara ya rami-inĩ na nĩ araragania kĩndũ kĩrĩa kĩhana mũcere. Araragania rami-inĩ, hihi no ũkore nĩ kũmithia aromithia nĩ hehu, tondũ anga nĩ gũkurĩte ciaurĩrwo, kana arenda ciũme, kana nĩ kwendia arendia, kana no akorwo o na nĩ bara arathondeka mũthuri ũyũ rĩ, nĩ ekĩrĩte kĩnyatha na macando, o ho kĩongo-inĩ gĩake nĩ ekĩrĩte ngobia na nĩ araragania na nĩ aroneka nĩ ekĩrĩire wĩra wake kĩo. Hihi no araganie hothe kana nginya thĩiniĩ wa rami, no ndirahota kũmenya nĩ kĩĩ kĩega kĩu araragania rami igũrũ, ĩĩ.

Handũ haharĩ, haroneka hena mbũri. Mbũri nyingĩ na hau thĩĩrĩ hena gĩthima kĩa maĩĩ kana dam ya maĩĩ. Mbũri icirĩ, cironeka nĩ maĩĩ ciranyua tondũ nĩ nyotu, hihi nĩ kũrĩa cikurĩaga rĩũ cioka kũnyua maĩĩ. Cironeka nĩ nyotu na nĩ mbũri nyingĩ cirehetwo nĩ andũ a kũrĩithia ici tondũ tiiria cia kũhingĩrwo nĩgetha cikĩhote kũnyua maĩĩ tondũ mbũri ĩngĩaga kũnyua maĩĩrĩ noitwĩke ya gũkua nĩĩ nĩũndu wa kwaga maĩĩ kana hihi kwaga irio, kwoguo nĩ wega mbũri ici citwarĩtwo kũnywa maĩĩ nĩgetha cinyotoke.

Handũ haha no mahũthĩre macini ĩrĩa ĩhũraga maaĩ handũ ha gwĩkĩra mĩberethi ĩno yothe mũgũnda, tondũ mĩberethi ĩno rĩ, no ĩtuĩke ya kũhũthĩra mbeca nyingĩ, kana ningĩ o na hĩndĩ ĩyo no yanange maaĩ, na nĩ ĩrabatara andũ aingĩ, nĩgetha moke mamĩkĩre mĩgũnda-inĩ, na mabundi. Koguo rĩ, mũndũ no ahũthĩre macini ĩrĩa ĩhũraga maaĩ igũrũ hatarĩ bata wa gũtinda ũkĩhũthĩra mĩberethi ĩyo yothe, na mĩmera yaku ĩkahota gũkinyĩrwo nĩ maaĩ harĩa hothe ĩrĩ mũgũnda-inĩ waku.